Maũndũ marĩa monanagia iria nĩ rĩega, mũno mũno mũndũ, mũrĩmi agĩkorwo agĩtwara iria rĩake ndĩri-inĩ nĩ getha akorwo akĩrĩendia , he kanyamũ gaikagio iria-inĩ , karĩa gakoragwo gakĩonania ũgacĩrĩthu wa iria. Kanyamũ kau rĩrĩa karika, nĩ konanagia iriia rĩrĩ nĩ imata na rĩtikoretwo rĩgĩkĩrwo maĩ na ningĩ karĩ o na gĩthimi gĩa kuonania iriia rĩrĩa rĩtarĩ ikinyanĩru ĩkĩro kana rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩrĩtwo rĩkĩrĩtwo maĩ. Arĩmi aingĩ rĩrĩa makorwo na kariia kanini na nĩ marabatara mbeca, nĩ makoragwo magĩkĩra iriia maĩ na ũũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩnyihia kana ũgĩtũma iria, ũkinyihia wagĩrĩru wa iriia na njĩra nene mũno. Kũoguo arĩmi nĩ mabatairwo marore na mahakikice atĩ iria rĩrĩa maraumĩria, nĩrĩkinyanĩru ikĩro na hatirĩ bata wa gwĩkĩra iriia maĩ tondũ nĩ mabatiĩ kũrora mũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩnyua iriia rĩu thutha-inĩ na handũ ha akorwo akĩnyua iriia rĩthũku kana rĩna maĩ, matigage gũkorwo magĩkĩra iriia maĩ tondũ ũũ nĩ ũndũ ũnyihagia wagĩrĩru wa iriia na njĩra nene. Kũoguo ũũ nĩ ũndũ arĩmi mabataire gũkorwo makĩũrora nĩ getha.

Ndoraga wagĩrĩru wa irio na njĩra ya kũrora ũrĩa irio icio ihana, ta rĩũ matunda mangĩkorwo maĩkarĩte mũno nĩmakoragwo makĩhoha, kana ĩĩ mũno mũno nĩ kũhoha, itunda ihohu nĩ rionanagia atĩ nĩrĩkarĩte ihinda iraihu mũno thoko-inĩ rĩtegũkorwo rĩkĩgũrwo, na ũyũ nĩ ũndũ ũndeithagia gũkorwo ngĩmenya wagĩrĩru wa indo ici, wagĩrĩru wa matũnda, irio ta nyeni nacio nĩngoragwo ngĩrora, ta rĩũ wagĩrĩru wacio onacio okorwo nĩ hohu nĩngoragwo ngĩmenya atĩ nĩ njikaru thoko ihinda inene na ti fresh. Matunda onamo nĩmakoragwo magĩcenjia rangi, ta rĩu okorwo matunda mabatiĩ gũkorwo me ma yellow, ũgakora nĩmambia gũbutha mĩthia-inĩ, na ũyũ nĩ ũndũ wonanagia atĩ matunda maya nĩ mathũku na rĩtikinyanĩtie kana rĩtikinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo rĩkirĩo na kwa ũgũo hatĩrĩ bata wa gũkorwo ngĩgũra. Nyeni o ho nĩcikoragwo cigecenjia rangi mũno mũno tarĩu nyeni cia spinach kana matharũ nĩikoragwo igĩcenjia rangi ũrĩa tũcĩmenyerete cĩĩ rangi wa ngirini ũgakora atĩ nyeni ici ni cia rangi wa yellow na ũyũ nĩ ũndũ wonanagia atĩ nyeni ici ti fresh na no cikorwo cĩĩ thũkũ kana nocikorwo na tũgunyũ.

Ihumo cia vitamin iria ngoragwo handĩte mũgũndainĩ wakwa, nĩngoragwo handĩte nyeni cĩa mĩhĩrĩga ngũrani, ta rĩu mũgunda-inĩ wakwa nĩngoragwo na nyeni cĩa matharũ, ma spinach, irio cĩa managu, irio ici nĩ ikoragwo cikĩhe vitamin na njĩra nene. vitamin nĩ madini marĩa makoragwo magĩteithia mwĩrĩ na njĩra nene mũũno, tondũ rĩrĩa mũndũ akorwo akĩnyitwo nĩ mĩrimũ mũrimũ, kana akorwo ena mũrimũ, rĩrĩa akorwo akĩrĩa vitamin nĩ akoragwo akĩhona na njĩra nene, na ũyũ nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩmũgitĩra kumana na . Na ũyũ nĩ ũndũ ũmwe wonanagia bata wa vitamin mwĩrĩ-inĩ wa andũ. Oho, mmh, irio ingĩ ciheaga vitameni nĩ matunda. Mũgũnda-inĩ wakwa ni handĩte matunda ngũrani ngũrani, nĩ handĩte matunda ma Passion, matunda ma thakame, matunda, marigu, macungwa, maya onamo nĩ maheana, nĩ maheaga madini ma vitamin na nĩiteithagia mwĩrĩ mũno. Woni wakwa nĩ atĩ irio ici ti njiganu kana madini maya ti maiganu irio ici handĩte na he bata wa kuongerera.